etuuno apa ele tung'ani olmalenke te shamba lenye neaku wore enegira aas saii aashu tanakata neaku akuroki negira aitayu nkaitubulu nagiraa abulu te kati kati olmalenke

Ore entoki naibarie ena enaa aitubuui naji ornyanyai amu irnyanya kulo, naa kegol eunoto enye amu keeta gharama sapuk. Naa ikumok ing`uesi naanya etii olchamba kake ore entoki nanyorrie olnyanyai naa teneaku etubulua naa eisapuk faida naata amu kemiri oleng nemeitashe ninye to sokoni keponuni ninye aaya tolchamba lino mme lazima pee ilo aing`uraki order.

ore enagira aasa tena pisha naa ore enaa ayioni naa enkima egira anyok ajo ainok niaku kajo kenkiek enkibiriti egira aoshoki peyie inua ena kima tene wueji niaku naa nejia eesita ninye tena pisha

ore materials naitumiae tenkop ang adungie inkujit naa irpankai ,onjembei ,oslashani onkishu dii ninye tenenya amu eton itu kibaiki yiook kiwango nikidung inkujit niaku inkishu ake naponu adung inkujit oopeny inosita tiongota ashu idung teslasha nkujit pookin namanita enkaji ino. ine enkoitoi iyiook nikindim aitumia tenkopang atarie inkujit.

Aikiti ena siai tenkop ang amu enkop orpukel ,enkop osoitok neku naa teniun ninye naa irkutik oleng opuo apok .ore enkae ikiti iyiook enkare naa ewueji oonkariak ake ebulunyie tenkaraki kehitaji enkare sapuk niaku naa ikiti ena siai tenkop ang.

kajo ore entoki naitelekia iltunganak le somali metaa keas esiaai te internet naa kajo ke iltunganak lemeidim isiatin nagoli .niaku isiatin naalelek eyieu natoni metaa kikilikwan ake google entoki nayieu nigerr google niaku naa ina siai naitelekia iltunganak le somalia esiai

ee etadoyie ina purore tesiai e digital eingoru iltunganak isiatin amu etaa ore eneiko iltunganak le Kenya na ore oltungani ningoru oltungani lenye onyikita. niaku naa ata tinintumia enkoitoi e digital ajo aingorunyie esiai ore te musho naa ilo ainepu oltungani te ground niaku ninye likolo aar mokire aa digital tenkaraki oltungani lenkaji enye eyieu arashu aa oltungani lormarei lenye ashuaa oloba anaa olonyikita.

Ore iropiyiani osilen naa nenitum niasishore aitobiraki nishuk tenkata naishiaa amu iropiyiani oloopeny nena neku naa inyok aasishore pishuk iropiyiani tenkata naba anaa enaishiaa amu inolooni naa. neaku nejia nanu aidim ataasa ashuaa mbarikinot naidim nanu atipika tenchoto ai makewon.

kenarikino naata empalai ebiotisho tenkaraki moyiaritin nataa kumok .netaa keponu moyiaritin kumok naata ngaramani naa ore ina ardasi ashua ina palai ebiotisho nee ekiretu tenkata e bill esipitali

ore enkitisipa naata naa ore etii iropiyiani naa ore enkata naba anaa nanyamalu naa kajing ake bank naba anaa enatijinga naitayu iropiyiani amu ketaa naa ketii iropiyiani naitumia tina rishata.